Ore iloopeny loldukai, naake eyieu ninyang'ishoreki impisai esimu nimibung'ayu ata sidan oleng. Ore enedukuya, ore eseriani oropiyiani nonok, na guarantee. Ore ilainyang'ak loldukai, na kidim ainyang'isho tenkoitoi nalelek, o tesiokinoto. Ore enkotoi e M-PESA, naake eshum esiana oropiyiani, automatically.

Adolta enkaji empukunoto engorofa nadolta ltunganak laiteki ajo loasisho tenaaji nadolta si irkigerot oigero ajo kenya power naitoki si adol logo enaampuni eeta rangii orpus olonyorj neata osikitoi naitoki si adol ormanyara lenaaji etii irkiek, etii irmaua oitobira si oleng netii si laisiayak lenaampuni naitoki adol ajo keeta enaaji ildirishani lonkiyoi neeta milankoni netiibsinye irkiek.

Ore mpesa neeta nkiasin oo ropiyiani naishooyo natii atwa Africa pookin. Naa ore embae naishoru ena naa ore enedukuya naa kejo peibooyo esiai e money laundry neitoki sii aibooyo enkarrwoishu naas ilarrwok tiatwa olosho egira aitayu iropiyiani eimu enkoitoi e mpesa tenkumoi oleng. Ore inkiasin ooropiyiani naatipikaki peyie iindim aitayu iropiyiani inonok na kejo peyie isho agents pookin peata float naidim aishoi kulie kastomani kulenche

Ore aapi ompisai naa kenyorri alang inkiasin e ATM embenki amu ore enedukuya ore kuna aapi ompisai naa kidim ataasisho tesimu ompukunot pooki metii haja peyie ilo aing'oru emashini e ATM ore kuna aapi sii oropiani naa kidim aterewai iropiani arewaki likae tung'ani telikae tung'ani etu elo e branch embenki na yoyote ore aapi ompisai naa keasishore entoki naji pin alang'u kuna e ATM naasishore inkadi naidim atupurro atupurroi ilarruok ore services okuna aapi naa kindim anoto tesiokinoto oleng amu metii ilainini lowoshi enaa iloshi lotii imbenkin terishata itaitoi iropiani.

Ore iltung'anak kumok, na kepikita impisai enye sakoi, torkuti arin otulusotie amu ore enedukuya, naake ore kuna sakoi na kisho iloni enye te rate natii abori oleng. Alang'u ibenkin natii rate enye shumata oleng. Ore isakoi, nekira aasishore imashinini ekunoolong'i, peyie etumoki atabaiki services enye, tenkoitoi nalelek eimu nkoitoi naijo nesimu enkaina, o platforms e SSD. Ore sakoi kumok, naake ekegira aitubulu orkuak le saving oropiyiani te akaunt enye tiatua olosho. Ore si kun sakos, na kerrip olosho, amu kidim aishooyo iloni e emergency terishata egoloto.

Ore ireteni natipika pee aibooyo asara nayau inkibelekenyat olong'ang'e tendaa olchamba lai naa kuna ore enedukuya naa katuturo ilturot peyie ejing enkare terishata enchan peyie etumoki ataasishore terishata enguarrae ore sii eniare naas naasishore empeku natii quality enye shumata nanyorroyu tenki te ministry enkiremore ne neitoki sii abulu te temurua ae najing sii kuna ampunini eh insurance peyie etumoki ae insure inkaitubulu ainei tolchambai lai naitoki sii aitobirr ilkerereni ana contour burns tolchamba lai peyie eibooyo enkare mincho enap enkulukuoni ore sii enkae naa peyie aining irredioi naitoki sii asiku aapi nautu inkibelekenyat oloing'ang'e peyie ayiolou erishata naidim atuunisho wenkesare.

Ore tanaata inchilingini ntomoni uni, na ore enedukuya naas, naa kaya kuna shilinkini, napik emukebe nakonorie iropiyiani kutie. Ore ai olong' tenatum iropiyiani kuti eimu nkoitoi e change, naitoki si apik ina mukebe oropiyiani. Ore peyie eku kuna ropiyaiani kumok, naidim atokonora te Sacco, enaa napik sii chama ,peyie ebul kuna ropiyiani ainei.